En bichait niton akere bik angwan mut bato Chito neteleli en bichuto kokalach tugul ingoroik anan ko Masai sugar chebiriren ako mi Chito neteleli ako keree tuguk cheyoe bik chuton en ngweny kit nenyolu anet Chito akobo baishoni konetai kobik chuton Koba Keny kobichuton ko baishet nemakoyai komakolala mat kobaishen ketit ako ketiton koketit neyamat mising kibaishen ketiton keroleni sikolal mat akobaishen maiton kochaben amitwagik cheimuche kichop AK kwam sikobiyo